Kosupkei ak ripsetab data konyolu kokoromit serikalitab kasari kimite kou ye kingen tugul ko data ko tukuk choto koromen chengetangoe anan ngeboishe eng' oret nemanyolunot komuchi kokonu asenet ne oo eng' sobetab chito anan eng' emet komugul alak eng' kakwautik chotok nyolu koib serikali sikobit ripsetab data ko nyolu kochop ng'otutik chotok koromen chekonu ripsetab data anan chetetei ole kipoishoitoi data chebo chito nito anyun koeti ripsetab data ndamu ng'otutik ko tukuk chotok mwoei ole kipoishoitoi anan oleboishoitoi biik eng' emet nebo oeng' konyolu keipchi kerkong'yet neng'wan chi age tugul nekakonyor kong'emei data chebo chito anan chebo emet kou nguni ngenyorun kokeng'em tukuchoto konyolu keratin kenyishek chechang' anan ilipan fine nebo chepkondok chechang' noto kokonu akoi kokonu kaiweishet ing' ng'emik chotok bo data anan biik chotok ng'emotei data chebo biik ako nitok koitei kwo barak ripsetab tukuchutok